Rurtos komye minutik chechang eng kot ab selele amuu maat nemi orit akoribei kora koristi ak ribei kora akobo tyong'ik chebendoti eng oloo

Temishet notok ne kibo keny ko kikiboisien karik che wiswis kou mogombet, panget, mecheita ak alak. Noton ko karichu ko ki kikiboisien kichok. Kikiboisien kora kiagik choto ko eik anan siro kichuten mogombet ketemisien kilulen imbar anan keminen minutik. En sungukanet ab minutik ko ki kiibe kasarta ne koi si kisibto koba komosta na akwai. Kou kenyishek oeng anan ko mut kikiboisien katoltoloiwek chebo kiagik en imbar. Kikitiengei bek chebo ropta en keljin ne kibo temisiet noto ne kibo keny ko sunguganet ab minutik ko ki tere boriet ab tiongi'k che ome minutik en imbar ko kikipokoche en kasarta ne koi noton kokochin imbar kosich okwoindo. Kikiboisien kora ortinwek che roisi noton ko ki keljin kowoo kosupkei ak boisiet ne ka kinde imbar. Kimakeboisien kerichek en imbar noto ko kikororon rurutik en omisietab kimugulmet.

Minet ab minutik kolanygei ko tindoi keljin neo en imbar ak kimugulmet. Kiboisien nabas ne mining en minutik chechang noton ko tese keljin ne kinyoru en keset ab minutik chechang en imbaret ne mining. Minutik che terter koboisien kebeberwek chebo ng'ung'unyek en terchinet neo. Beek ak asista kou bandek ko koen konyoru asista neo ko robwonik kotobon ngwony niton konyigisi boisiet ab ng'ung'unyek en kasarta ne nwach ak keljin ne nyorunen temindet. Minutik ko kiib komi kibagenge ko pchee tiong'ik che borien minutik choton. Tiong'ik che borien minutik chenen kosiche koimut kwo konyor minutiet akenge ne chome kou noton kobitu rurutik che chang. Mi minutik che tinye tiong'ik chebo komonut eng minutik alak kou ng'endek en mionwek che borien minutik chenen kokochin tiemindet nabas nebo kokes minutik che moborien tiong'ik choton anan mionoton.